Ũndũ ũyũ nĩ kũrĩma na itinga, kana kĩndũ kĩrĩa kĩonanĩtio haha nĩ itinga rĩrĩa rĩrakĩrĩma mũgũnda na rĩrĩmaga kumia igũrũ kinya kĩanda. Rĩthiaga na mũtaratara wa raini na hĩndĩ ĩrĩa rĩrarĩma itinga rĩu rĩkoragwo rĩkĩhorania tĩri ũrĩa wĩ thĩ ũgoka igũrũ, kuoguo rĩgagĩkorwo nginya rĩgĩteitha gũgĩthiria ria rĩrĩa rĩ mũngũnda tondũ nĩrĩgũthikanio na rĩgagĩkorwo rĩgĩkua rĩathikanio, kuoguo ũndũ ũyũ nĩ kũrĩma na itinga.

Kĩndũ kĩrĩa kĩonanĩtio mbica-inĩ nĩ maĩ makoretwo magĩtegwo handũ irima-inĩ. Kuoguo ũndũ ũyũ wĩkĩkaga mũno hĩndĩ ĩrĩa kana matũra-inĩ marĩa matakoragwo mena mbura maita maingĩ, kana makoragwo me momũ mee me momũ. Kuoguo hĩndĩ ĩrĩa maĩ maya mategwo magakorwo mekĩrĩtwo, magakorwo maikarĩte haha irima-inĩ rĩrĩ nĩmagĩkoragwo magĩteithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riua rĩingĩ, na maĩ mo nĩmakĩhũthĩkaga ta kũhe kũhe ta mĩbugo ũguo, kũhe ta ngombe kana nginya ta gũitĩrĩria maĩ he mĩmera ĩrĩa ĩkĩhandĩtwo. Kuoguo maya nĩ maĩ mategetwo handũ irima-inĩ makĩigwo nĩũndũ wa gũkĩharĩria hĩndĩ ya riũa.

Ũmenyo ũrĩa ũbatarĩkaga ũgĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ wa mbere tĩri ũyũ ndũrakĩenda gũkorwo ũkĩgio kana ũkĩhoranio mũno nĩguo ndũgagĩte nginya maĩ marĩa me tĩri-inĩ ũcio kogũo mũndũ akĩoya nginya ta kĩrĩa kĩratigarĩte he mĩmera ĩrĩa ĩrarĩ hau mbere ũgamĩtinagia wega na ũgagĩkorwo ũkĩmĩhũthĩra na gũkĩhanda ũgagĩkorwo ũkĩhanda ũguo ũtagũtinda ũkĩrĩma tĩri ũcio ũgagĩkorwo ũkĩhanda mĩmera ĩyo igũrũ wa tĩri ũcio ũgũo ũhiana kana igũrũ wa mĩmera ĩrĩa ũgũgĩtinagĩtie mbere.

Ũndũ ũyũ wonanĩtio haha mbica-inĩ nĩ atĩ nikũhe maĩ mĩmera ũkĩhũthĩra kĩndũ gĩtagwo njeti, iria cigĩkoragwo cigĩthiũngũka cigakorwo cigĩikia maĩ handũ haraihu. Koguo ũndũ ũyũ ũgĩkoragwo wĩkĩtwo mbere nĩ atĩ nĩhagĩkoragwo he he na baibũ iria cirakĩrehe maĩ, ciĩkĩrĩtwo kũu mũgũnda cikĩranĩtie o kũu mũgũnda, na mĩmera ĩgakĩrwo ĩkĩhandĩtwo, arabu maĩ mau makĩhingũrĩrwo kanjeti kau gagĩkorwo gagĩthiũngũka koguo gagĩkorwo gagĩikia maĩ o handũ haraihu, handũ hakuhanĩrĩirie na mĩmera ĩyo. Koguo mĩmera ĩyo ĩgagĩkorwo nĩ nĩ ĩrakĩgĩa maĩ. Na nĩ nĩ ũndũ mwega gũgĩkorwo mũndũ agĩitĩrĩria na ndo.

Hĩndĩ ĩrĩa ngũgĩkorwo ngĩruga cabaci wa mbere nĩ ngĩkoragwo ngĩharĩrĩa indo iria ngũgĩbatara ngagĩtigĩrĩra atĩ nĩ theru, ta kĩndĩ kĩa mbere no ũbatare mbeceni ya gũgĩkorwo ngĩkimĩra mũtũ, ũndũ ũngĩ nĩ ngũbatara ngina mũtĩ wa gũkorwo ngĩgaragaria cabaci kana kũgaragaria mũtũ, nĩ ngũgĩbatara mũtu, nĩ ngubatara maguta, na nĩ ngũgĩbatara indo ingĩ ingĩgĩkorwo ngĩongerea, irira ĩngĩgĩkorwo ngĩbatara, kũguo ũndũ wa mbere nĩ kũamba gũkima mũtũ ũcio na maaĩ mararu kana maaĩ matarĩ mahiũ, ndaũkima ngina hĩndĩ ĩrĩa ũrĩiguithania ngĩongagĩrĩra indo iria ndĩrenda ta cumbĩ ũguo nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo cikĩgĩa cama, ngacoka ngagĩkorwo ngĩgaragaria mũtũ ũcio, na gũkĩhaka maguta manini, na ngagĩkorwo ngĩtinangia tũcunjĩ tũrĩa ngũgĩcoka ndĩtũthondeke tũhiane tũmĩbira tũrĩa ngũgĩcoka, tũmĩbira tũu nĩ tuo ngũgaragaria ĩgagĩtuĩka twa round kana twa circle arabu ngatũigĩrĩra rũgĩo-inĩ na tũgagĩkorwo tukĩrugĩka kana cabaci ciakwa cigagĩkorwo cikĩhia arabu cigakĩrĩka.

Ũtheru wa nyũmba yakwa ndigagĩarĩra nĩ mwega na maũndũ makonainie ta, gũgĩkorwo ndina handũ ingĩte takataka yakwa, na takataka ĩyo ĩgagĩkorwo ndĩraikara mũno, ĩtatetwo handũ harĩa he nakĩara, eeh ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ gũgĩthambia nyũmba eeh ta o mũthe ta maita merĩ kana ta o after mĩthenya ta ĩrĩ ũguo, ngagĩkorwo nĩ ndĩragĩthambia nyũmba yakwa, arabu ngagĩkorwo nĩ ndĩrabanga ta nginya iratũ ciakwa handũ, eeh handũ hega, ũndũ ũngĩ nĩ ngagĩkorwo ngina nĩ ndĩragĩbanga ngina nguo ciakwa hanga-inĩ na ngagĩkorwo ndiraiga nguo cingĩikara na gĩko mũno, kana ndika ndiraiga nguo cigakorwo cikaingĩha, koguo nĩ ngagĩkorwo nĩ ndĩrahũra nguo o maita maingĩ marĩa ndakĩona ndĩnakahinda, eeh ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, nĩguo maũndũ makorwo marathiĩ na mbere nĩ ngĩkoragwo ndĩna mĩbango ĩrĩa ngĩandĩkĩte handũ, maũndũ marĩa ndĩrenda gwĩka, nĩguo ndigagĩkorwo ngĩriganĩrwo.

Mĩtugo ya ũndũire nĩ mĩingi na nĩ ĩhĩtũkagio na kũhũthĩra mĩtambo mĩingi kana njĩra nyiingĩ. ta wa mbere nĩ hĩndi ĩrĩa mũndũ arakĩrerwo nĩ mũciari no agĩkoragwo akĩonio maũndũ marĩa ma ũndũire ĩĩ kuuma he mũcĩari ũcio akamahetũkia he mwana ũcio. mwana nĩagĩkoraguo akĩona urĩa mũciari areeka kana ũrĩa andu a rũrĩrĩ rũao mareeka gũkũ hĩndĩ ĩrĩa me mũciĩ. Ũndu ũngĩ nĩ ginya kũhũthĩra thimũ, icii cigikoretwo ciĩ nyingi iria thimũ-inĩ kwi andũ magĩkoragwo makĩonania maũndũ ma ũndũire. Kũoguo nĩmagĩkoragwo magĩthoma namo. ginya no kũrĩ ginya mĩthaako ĩrĩa ĩgĩkoragũo ĩthakĩĩtwo nĩ andũ ya kũonania maũndũ ma ũndũire. ginya mĩtambo ta ya televiceeni kana yaa ya radio no ĩgĩkoragwo ĩkĩhĩtũkia maũndũ maya ma ũndũire. Mĩtambo yaa, mĩtambo ya ugĩkuyu tukĩarĩrĩria uhoro uyu ta, kwĩ radio station cia Gĩkũyũ kana kwĩ ginya TV station cia Gikũyũ cigĩkoragwo cikĩhĩtũkia maũndũ maya.

Mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Lwanda Magere oĩkaine ta aarĩ mũtongoria wa rũrĩrĩ rũrũ rwa Njaruo, na aarĩ mũtongoria ũrĩa gũtwĩkaga, kana kwĩ ngumo ciake ciarĩ atĩ ndahotekaga mũno hĩndĩ ĩrĩa me mbara-inĩ, tondũ nginya hĩndĩ ĩrĩa agũikĩrio kĩndũ ta mũguĩ, atĩ mũguĩ ucio, arĩ mũmũ kogwo mũguĩ ucio ndwahotaga nginya kũmũtheca. Na gũgĩtwĩkaga atĩ nĩahotanaga mbaara cia Njaruo hĩndĩ ĩrĩa mararũa na rũrĩrĩ rũngĩ, ta rũrĩrĩ rwa Nandĩ kogwo nĩ mũndũ wakoretwo ahetwo gĩtĩĩo mũno ee rũrĩrĩ rũu rwa Njaruo na tondũ nĩagĩkĩmateithagia kũmahotanĩra mbaara hĩndĩ ĩrĩa mararũa na rũrĩrĩ rũngĩ. Aakĩrĩ mũndũ wakĩũĩkaine mũno na Anjaruũ magĩtĩkagia nĩ akĩmateithagia mũno mbara-inĩ.

Eeh andũ akũrũ rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ, kana rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, nĩ magĩkoragwo makĩhetwo gĩtĩyo mũno, tondũ nginya hĩndĩ ĩrĩa ũracemania na mũndũ mũkũrũ nowega gũgĩkorwo ũkĩmũgeithia, ũkĩmwĩra ũhoro waku maybe mũbaba, kana guka, kana mami, na eeh ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, nĩ magĩkoragwo magĩkĩheyo kanya gagũtongoria maũndũ-inĩ maingĩ to makĩrĩ na ũgĩ ũcio, eeh namakoragwo ngina makĩheyo kanya gagũtara nginya andũ arĩa anini, na ũyũ no ũndũ wagũgĩkorwo ũkĩmaheithia gĩtĩyo, tondũ nĩ andũ magĩikarĩte thĩ ĩno kwa mĩaka mĩingĩ, no magĩkorwo monete maũndũ maingĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, andũ aya nĩ magĩkoragwo magĩgĩteithĩrĩrio ngina ta hĩndĩ ĩrĩa maragĩthiĩ kuu maragĩthiĩ barabara-inĩ, eeh ngina no magĩkoragwo magĩteithĩrĩrio mũciĩ-inĩ, nĩ mathiaga tokamarugĩra, kana ũgakĩmarehera kĩndũ ta gacukari ũguo, eeh kana ngina kũmarehera shopping njega, hĩndĩ ĩrĩa magĩikarĩte meiki kũu mũciĩ, eeh ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ magĩkoragwo makĩrorwo na njĩra ĩgũrũ mũno, nĩ magĩkoragwo magĩteithĩrĩrio maũndũ-inĩ eeh ngina ma gĩ fedha, eeh nĩ ũndũ mati andũ aingĩ nĩ magĩkoragwo makĩritayĩte, na maũndũ maingĩ mũno mangĩkwo magũkonia gĩtĩyo kĩa andũ aya akũrũ.